Karango picha ni taneno jii oriwo wi wiyegi kendo jii loko paro ga, gibet piny kendo gin jii mang'eny taneno ka ging'iyo pichni moko. Kang'iyo picha ni to gima gi nyisa magi nyak bed jopur kendo ging'iyo pichni mek mek gik ma ginya pidho .Wat gi gin gipuonjore kaka onego gibith gimoro, kata gipuonjore koko onego girit chambgi kata gipuonjore gimonego gipidhi kaka onego gipithi kata ging'iyo gimoro ma nya bedo ni timo cham ma gipidho e puodho .Koro magi gin jopur to gibet kanyakla kendo giriwo pachgi ka giloko paro e wach madhi mbele e weche mag pur kendo en gima ber nikech jopur kelo chiemo e pinywa mar kenya.

Pichani karango to aneno dhiang' nikanyo. Kendo gima chalo maneno aneno daktari mathiedho dhok gi wuon dhiang'. Koro gima dhi mbele kae to en wach mar rito le ma wadk go kimiyogi thieth kendo kilosogi maber kopo gin gi chandruok moro to ikonyo gi. Koro kae karango picha ni to aneno dhiang' kendo en dher chak. To wad en gi shida moro. Wad en gi shida moro kendo kor daktari no konyo mondo kik shida no hinye. To daktari no temo mondo olos dhe no obed makare ka othiedhe nikech en gi lony mar thiedho le. Koro ma en gima ber nikech le miyowa le koko dhiang' miyo wa chak. Kendo komiyowa chak kamano to en tijwa mondo waritgi. Nikech ka waritogi maber to koro wadhi yudo chagno e yo wadhi yudo chagno mang'eny kendo dhe ni dhi konyowa e timo gik mang'eny kendo e gik mang'eny mopogore opogore. Chag gi no wanya uso wayudo wanya uso kata dhiang' owuon to wayudo pesa. Koro ma en gima ber kabisa.

Gima timore e pichani karango pichani taneno diek. Diek ng'eny kae mar aduwa. Kendo kirango maber to nikech gin e mudho wenge moko chalo wenge tula. Kendo ma en tich mar pidho lee kendo ng'ani opidho diek kendo ong'eny gi diek kabisa. Kendo e otieno ka wanya ng'iyo pichani maler nikech ineno kaka wenge gigo rieny kendo oko be ineno kotimo mudho. Manyiso ni ma od gi. Osenyum gi e ot. Kendo ging'eny gin gi mor nikech irito gi maber kabisa. Ma en tich maber tich mar pidho diek. Diek kipidho tija mwandu nikech diek nyuolore piyo piyo. E higa achiel inyayudo ni diel osenyuol didek. Inya yudo kata ni diek moko nyuolo rude. E higa achiel kan in gi diek mang'eny kama to onyuol ni didek ibet kod gi mang'eny kendo mathoth. Diek kitero e chiro tiuso ti dhi bedo ja mwandu. Diek bende chag gi en gima ber kimadho to nitie koko en gi gik moko makonyo dend dhano. Kendo diek bende ring gi mit kendo ring gi mit aduwa kibulo. Kendo kata kiloso kaf kata kiolo ne sup matin, omit aduwa kendo inya lodhe mamit gi kuon. Koro ma en tich maber kabisa.

Tijni en tich manigi nengo e alwora nikech en tich mar pidho dhok. Pidho dhiang' nikid nengo mang'eny nikech dhiang',nitie dhok mopogore opogore ,nitie dher chak, kipidho dher chak to in gi adieri ni pile pile inya bedo ni imadho cha, imadho cha chak, kendo inya madho chak mopoto pile pile. Ogima ber kendo gima mit nikech chak mopotono mit aduwa gi rabuon moro, kata mana gi kuon. Koro mano gimaber ne wach pidho dhiang' .,dhiang' bende kipidho to dhiang' nigi pesa nikech dhiang' nyuolore. Kosenyuol, kisebet kodgi mang'eny, titere chiro titoe not, idhi yudo pesa kendo pesano nya konyi, inya tero nyithindo skul, inya nyiewo gige ot, kendo inya tero kata nyithindi gi chiegi kata gi chwori oko mondo uba matin mana nikech wach mar pidho dhiang'. Dhiang' bende ringe mit aduwa, seche moko inya bule, kata inya kete choma inya kete fry, inya dhenjone sup moro matin to en gimamit, dhi mamiyo hola dhok kendo gimaber nikech omit aduwa, odhi weyi kinyodho dhogi, kendo ka inang'o lweti nikech omit . Koro dhaing' pidho ber nikech en gi nengo mathoth kabisa e alworawa.